Adolita osipika, ntoki naaijo osipika ninye nanu agira nanu adol teneweji, naaku naa ninye oshi eirekoodieki intokitin aadol neikunono, naaku naa kiintumiya oshii tee wejitin naaijo maishooi aairo ashu airorie te weji neji intesheni aalimu lomon oogira aasa te nkolong, naaku osipika taa nanu adolita, ninye nanu adolta teneweji, naa keitaasi osipika ntokitin kumok oleng, keretisho sipika teniinkonekt oonkule imashinini teniintutum ookule imashinini peyie etumoki aitayu osauti, naa ore ake peitau oltoilo nening taata ltungani pookin ake iye oba anaa netaaniki, ashu ake iyie anaa lotabaite ilado toilo tenkop naba anaa enatii naaku ninye nanu adolita, keret sii yook ale toki oji osipika .